Ngucanio ĩno ya Migingo, ĩrĩa ĩĩ thĩiniĩ wa iria rĩa Vitoria, ĩkoretwo ho rĩu kwa ihinda rĩa makĩria ya mĩka mĩrongo ĩĩrĩ. Migingo, ĩrĩa nĩ ya mũigana wa mita ngiri igĩrĩ, nĩ nĩ ĩrĩ ũtonga mũnene wa thamaki irĩa citĩtagwo Nile Perch, na nĩkĩo ĩrũgagĩrĩrwo nĩ mabũrũri maya merĩ. Mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na inya rĩ, thirikari ya Uganda nĩ yaingĩrire Migingo, ĩkiuga atĩ yathiĩ kũheana ũgitĩri, kumana na itoi irĩa cikoragwo maĩ-inĩ. No ona thutha wao kuuga mathiĩ kũheana ũgitĩri rĩ, nĩ mambirie gwĩtia ategi a thamaki mũno kuuma Kenya igooti nĩguo mahote gũtega thamaki icio. Mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na kenda rĩ, Kenya na Uganda nĩ mokire hamwe, makĩgeria gũtuithania thĩna ũyũ. Na nĩ mahũthĩre mĩhaka ĩrĩa yekĩrirwo nĩ athũngũ, mabũrũri maya matanagĩa wĩyathi, mwaka-inĩ wa ngiri ĩmwe, na magana kenda ma mĩrongo ĩĩrĩ na ithathatũ, nĩguo gũtuithaia ciira ũyũ. Thutha wa ũthuthuria, nĩ kuonekanire atĩ mita magana matano ma ikũmi ma Migingo me thĩiniĩ wa Kenya. Thengia wao kũmenya ũguo rĩ, ona matiahotire kũiguithania, na kũguo nginya mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ gwatuithĩka cira ũyũ, ndũrĩ watuĩka wa gũtuithanio. Nginya ũmũthĩ, aikari aya a Migingo, nĩ marĩragĩra thirikari ya Kenya ĩtuithanie ciira ũyũ, nĩguo matige kũgio nĩ thirikari ya Uganda, na mũno arĩa makoragwo marĩ ho nĩguo maige ũgitĩri.

Ĩno nĩ yunibacĩtĩ ya thirikari ĩrĩa ĩkoragwo kauntĩ-inĩ ya Homabay, na yetirwo thuta wa mũteti warĩ gatũ wetagwo Tom Mboya. ĩno thukuru itũrĩte ĩrĩ rungu rwa Maseno university , no mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ, nĩ yatuĩkire thukuru eeh ĩngĩhota kwĩrũgamĩrĩra. yunibacĩtĩ ĩno nĩ ĩrĩ kothi mwanya mwanya cia degree ona diploma, masters ona wenda PHD. Kaingĩ mabundithagia gĩthomo, science, mbiacara ona ũrĩmi. yunibacĩtĩ ĩno ĩ kũndũ gũthaka kuona ĩkoragwo ĩkuhĩrĩirie iria ria Victoria. Thukuru ĩno nĩ ĩkoretwo na ũguni harĩ mambiacara marĩa mamĩkuhĩrĩirie tondũ arutwo nĩo matuĩkaga agũri a mbiacara icio. Itũmi iria ingĩtũma mũndũ aremwo gũthiĩ yunibacĩtĩ ĩno njega nĩ ta; kwaga mbia cia kũrĩha bithi, ona gwa gũkoma ona gĩa kũrĩa, kuona ti arutwo othe monaga HELB ĩrĩa ĩheanagwo nĩ thirikari, kwaga gũkorwo ũkinyĩtie marks iria ciendekanga nĩguo mũndũ aingĩre yunibacĩtĩ no gĩtũmi kĩngĩ kĩa mũndũ kwaga kũingĩra cukuru ĩno. Arutwo kwaga gũkorwo makĩmenya ũhoro wa thukuru ĩno, na kothi iria ikoragwo igĩbundithio kuo, no gũcangagĩra o kwaga kũingĩra thukuru ĩno. Wa mũico nĩ atĩ kwĩ arutwo meciragia atĩ thukuru gũkorwo ĩ gĩcagi-inĩ nĩ kuonania atĩ ti njega ta iria i taũni.

Kũringanaga na motungata marĩa ũrenda kũhingĩrio, kwa mũhano angĩkorwo wathiĩ gũcokia raini kana kũ replace, wagĩrĩirwo gũkorwo na gĩbandĩ gĩaku, kana passport hamwe na eeh kĩndũ gĩakuonania atĩ wee nĩwe mwene raini ĩyo, ta rithiti ĩrĩa waheirwo hĩndĩ ĩrĩa wagũrire raini ĩyo rĩa mbere na ũkorwo ũkĩmenya ndeto ikonainie na raini ĩyo, ta namba ya thimũ ĩrĩa yarĩ rungu rwa raini ĩyo. Okorwo wathiĩ nĩ ũndũ wa motungata ma Mpesa, ta kwenda kũhingũrĩrwo akaunti ya Mpesa no mũhaka ũkorwo na gĩbandĩ kana passport, okorwo ũrenda statement, ya mbia iria wanatũma kana cikaingĩra thimũ-inĩ no mũhaka ũkorwo bado na gĩbandĩ na ũkorwo ũkĩmenya ndeto iria ikonainie na akaunti ĩyo ta namba yaku ya thimũ na pini. Hamwe na maũndũ macio, nduka cia Safaricom nĩ ciendagia thimũ na koguo okorwo wathiĩ kũgũra thimũ kana kũ upgrade, ũmanengere ĩrĩa yaku ya tene makũhe ĩngĩ njerũ, no mũhaka ũkorwo na njĩra ĩrĩa ũrabanga kũhũthĩra kũrĩha, either kũhũthĩra mbeca kana mpesa ona kana kandi ya bengi, no mũhaka ũkorwo na ID ukĩenda ningĩ kũgũra thimũ ici. Okorwo ũrenda till kana paybill no mũhaka ũkorwo na pin ya KRA hamwe na bengi na gĩbandĩ.

Wa mbere, nĩ moragia ciũria ikonainie na mũndũ kĩũmbe ta ũmerethere makĩria wee wĩ ũũ. Hinya, na maũhũthũ maku, na kana wee no ũhote kũruta wĩra ona kwĩna pressure kana stress wĩrainĩ ũyũ. Ningĩ nĩmoragia ciũria cikonainie na gĩthomo, ta nĩkĩĩ wathomeire na nĩũndũ ũrĩkũ watũmire wee wende gũthomera kĩndũ kĩu. Ũrĩa gĩthomo gĩkĩ gĩaku gĩakũharĩrĩirie nĩguo ũhote kũruta wĩra ta ũyũ. Na ciũria ikonainie na kũrĩa wanaruta wĩra hau kabere. Ningĩ nĩ macokaga makoria ciũria iria ikonainie na wĩra ũyũ, ta wĩna skills kana ũmenyo ũrĩkũ kũringana na wĩra ũyũ, ningĩ magakũhe thĩna ũringaine na wĩra ũyũ makĩenda kũmenya ũrĩa ũgũka na anja. Nĩ macokaga makoria ciũrĩa ingĩ ta ũreyona ha thutha wa mĩaka ta ĩtano, kana nĩkĩĩ ũĩ kũringana na kambuni itũ na nĩkĩĩ gĩtũmi gĩaku kwenda kũruta wĩra na ithuĩ, na ũtũhe itũmi iria ingĩtũma twende gũkwandĩka wĩrainĩ ũyũ. Nĩ macokaga makenda kũmenya mũrutithanĩrie waku wa wĩra na andũ arĩa angĩ na kũngĩgĩa na ngahĩha wĩra-inĩ ũrĩa ũngĩka.

Ũrĩmi wĩna mĩeke ya mawĩra, kũrĩa mũndũ no eyandĩke ye arĩ ta mũrĩmi wa mĩmera, ona kana mũrori wa mahiũ. Ningĩ nĩ gũcokete gũgakorwo na mawĩra ma ataramu ta betinarĩ arĩa maroraga mahiũ, na ataramu a mĩmera arĩa makoragwo makĩrora ikĩro cia mĩmera ĩrĩa ĩrahandwo mĩgunda-inĩ. Mawĩra ningĩ nĩ maronekana iganda iria ikonainie na maũndũ ma ũrĩmi ta iria cia iriya, na macani, na cia thamaki, ona cia mbembe kũrĩa andũ makoragwo makĩandĩkwo nĩguo marute mawĩra iganda-inĩ ici. Mawĩra mangĩ nĩ maumĩrĩte harĩ wendia wa indo ici cia mĩgũnda ona cia mahiũ. Ningĩ ũtwarithia na ũkui wa indo ici kuma mĩgũnda-inĩ nginya thoko-inĩ kũrĩa irendekana nĩ ũrehete mawĩra mangĩ kuongerereka. Ũrĩmi nĩ ũhutĩtie gĩcigo gitũ kuona ng'aragu nĩ ĩnyihĩte kuona andũ nĩ mararĩa indo iria marakũrĩa na indo iria iraumana na mahiũ mao. Ningĩ mĩikarĩre ya andũ nĩyongererekete tondũ andũ nĩ marona mbia kumania na kwendia indo ici cia mũgũnda. No ningĩ ũrĩmi nĩũrarehe gũthũkia kwa marĩa matũrigicĩirie kaingĩ nĩũndũ wa ndawa ici cikoragwo cikĩhũrwo mĩmera ndawa icio iria icokaga igekora maaĩ-inĩ.